Mokwongo iluongo bura kendo ibet gi jogi piny kingi'so gi gigo duto midwaro mondo mi gi gitim tijni endi kendo mondo mi ing'e ka giromo bedo jo jong'ad bura. Mar ariyo , iketo gibeto gi jomo ko be manyalo margi kuom gigo ma gitimo kendo gigo ma gipango mondo gitim ka gin e tijni.

Ng'anyo mag mbalariany ma Nairobi kobedo nikech tho mar kijana manosebedo koluwore gi nek manotimore e od twech ma Nairobi kuom kijana wuoyi matin miluongo ni Ojwang' kendo ng'anyono obedo marach nikech tho mare iwacho ni owuok koa e lwet obila mane odhi okawe dalagi.